Inkera e school kuna naagira aisuma toonkiasin peeret irmareita lenye tialo enkisuma nahomoito aatum te school

Eepae ,watermelon enkabila ormatundai ouni tolchambai petumokini ainosa anaa ataasishore toonkangitie.